Ka atemo donjo e akaont na mar bengi, to otamani mondo kik adonj e akaont na, anyalo ng'iyo ka aketo password eyo makare. Ka password ok nikare nikech wich wil, anyalo dhi e forgot password kasto awilo. Kadipo ni atemo mang'eny, ma akaont na olor maromo seche maromo piero ariyo gang'wen, anyalo nyalo chuna ni arit mondo arit mondo sechego orum mondo atem kendo. Seche moko, mae bende nyalo timore ka bengi loso mbui gi. Koro nyalo chuna mondo ang'i ka gitimo kamano. Ka magi otamore tee, anyalo gocho negi mondo gikonya. To katek, anyalo dhi irgi mondo bengino olosna akaont na.

Kang'ato ooro pesa e namba marach, nyaka adembra, ma awuo kode mamuol kendo gi ng'uono mondo wakonyre. Kamae ekaka anyalo wuoyo kode, atimo mos, ioro pesa e namba maok owinjore. Akwayi item anena ka inyalo duokni mondo ior e namba madhi miyi ni.

Ka janyiewo dwa loro akaont ne, nyaka olu chike mag loro akaont. Bengi nigi chike mopogore opogore mag loro akaont koro nyaka ong'i saa mochiwo mar loro akaont no. Mar ariyo, nyaka ojas kalatas mar loro akaont no. Jomoko ni gi kalatas mar loro akaont. Bengi moko ni gi kalatas mar loro akaont, kalatese go inyalo chiw embui, kata nyaka odhi e bengi mondo omiye. Mar adek, nyaka ochiw kama idhi orie pesa. Nyaka ong'i ka ondiko akaont eyo makare mondo kik oor pesa e akaont marach. Mar ang'wen, ka osetimo gigi duto, chune ni nyaka orit mondo oyud pesane. Ka oseyudo, nyaka okan kalatesego mar rito ratiro.

Piny owacho mar Kenya osetimo matek mondo oket gige somo mag ong'ue yamo oyudre mayot ne nyithindo. Piny owacho ne ogolo gige ong'ue yamo madirom elufu miya abiriyo ne sikunde mag praimar kod sekondar ekind mamoko. Ma osemiyo nengo gi odok piny moloyo kaka ne gintiere chon. Sani tablet inyalo yudo kochakore kuom eluf adek nyaka eluf apar kod adek. Piny owacho mar Kenya kod kembe mag gi giwegi temo matek mondo gige ong'ue yamo omed dok piny to ma konyo ahinya esomo mar ong'ue yamo ma nyasani.

an gi kwayo mondo ikonya kae, ne aoro omenda na e number marach. akwayo gi muolo gi nguono ni mondo ikonya mondo ayude pesa na ni nikech ne adich kode matek. adhi mii number mane aoree

Lwanda Magere mane onyuol e piny Kano machiegni gi nam Victoria ne nigi ringre molos gi kidi. Ma tong', asere kod rungu ne ok nyal hinye. Ma nom iye teko mar loyo lwenje. Lang'o mane josik joluo nomanyo siri mane en godo kokalo kuom nyako majaber mane gimiye ka giwuondore godo ni ne gimiye eyor kelo kwe. Nyakoni ne omanyo siri ma oyudo, kendo ne odhi ma okono jodongo mag jolang'o. Ka ekuma tho Lwanda Magere nowuokie. Ne onege kae to ringre ne olokore kidi. Sigand Lwanda Magere pod igoyo nyaka sani. Kendo kite nitiere ei Sidho ei Kisumo.

Wan gi hola tieng' ariyo. Hola mokuongo iluongo gi dho ngere ni secured loan. Ma en hola ma ichiwo gi gimoro ma in godo maromre gi hola ma ikawono. Holani ka chulo otami to gima icbhiwono ema ibiro kaw. Hola mar ariyo iluongo ni unsecured loan. Ma en hola michiwo ma ok ichiwo gimoro amora.

Yath mantie e picha ni iluongo ni ndawa. Kose kan ndawa e puodho imoye matin. Bang'e iruwe e kede kasto ipange e ot miluongo ni ban. Bang'e imoko mach ma chwale nyaka otwo. Ma nyalo tieko seche apar nyaka apar kod ariyo. Bang'e igole kasto ifunde eyi ogunia kitere e kambi kuma ilose.

Mokuongo, gone erokamano kuom goyo simu. Kasto ing'i ka gima odwaro no nitiere. Kiseng'iyo, kone. Ka nitiere gik mopogore ma chal gi gik modwaro go, bende inyalo kone. Sama ikone gigi, nyaka iwuo mamuol, kendo ibed ka imiye duoko mowinjore.

Somo ma inene nyaka picha, ber moloyo ma iwinjo kende, nikech mineno mii nyaka kaka gik moko timore. Ma nyalo konyi ng'eyo gik ma tek somo kata odoko ni somo mar winjo nyalo konyi ka itimo tije mamoko kaka riembo kata goyo mbaka. Kata kamano, somo mar picha nie rang'iny mamalo moloyo somo mar winjo.